Kinde mane pod apuro gi jembe, chieng mokuongo mane apuro gi jembe nawinjo ka pek to be kata kana puro loo ne ,loo koso puodho no netek koro ne miyo aol piyo to lweta, nawuok kanyo ka lweta oridhore tone wuok remo nikech nepok angiyogo nikech ekana achako time lakini nadhi mbele mangiyo go